Ndarora mbica-inĩ ino nĩndĩrakĩona nĩ nĩgĩcigo- inĩ kĩna riri mwega tondũ ũyũ nĩ mũgũnda. Na mũgũnda ũyũ ũkĩhana ngirini nĩ kũmaanisha atĩ gũkũ nĩgũgĩkoragwo gũkiuranga mbura tondũ, kanyeki kau nĩ karuru mũno na nĩ gathaka no oho nĩndĩrakĩona gũkũrĩte irigũ rĩega biũ na mũciĩ wĩkũrĩa rũgongo itarakĩmenya kana nĩ mũciĩ kana nĩ hoteri. Gũgagĩkorwo kwĩna mũtitũ o mũnini na gĩcigo-inĩ ta gĩkĩ nĩkĩega mũno gĩagũthiĩ gũkĩhurũka gũkĩrikĩria meciria rĩrĩa ũrakĩenda gũkorwo na me time tondũ noũgĩkorwo, noũgĩthiĩ ũkĩhurũke wega ũtegũthumbũrwo nĩ mũndũ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria inĩ, makwa ingĩona mbica ta ĩno. Ndĩciragia kũndũ ta gũkũ nĩ taũni inĩ, na taũni inĩ nĩ gũkĩrĩ maũndũ maingĩ, tarĩu nĩndĩrakĩona manyũmba manene biũ, na ngakĩona andũ makĩrĩ na shughuli ciao, o mũndũ o mũndũ, aragĩthiĩ arahang'a na kũrĩa aragĩthiĩ, na gũtikĩrĩ mũndũ ũkoragwo na shughuli cia ũrĩa ũngĩ . Kĩrĩa gĩgũtwarĩte taũni nĩkĩo gĩkoragwo gĩgĩa bata ona no mũhũtũkane na mũndũ ũtekũmenya tondũ meciria maku makoragwo makĩhũra kũrĩa ũrathiĩ. Nanĩgũkoragwo kwĩ busy mũno andũ makĩhũtũkana arĩa angĩ makĩruta mbiacara, ngari onacio cigĩkua athii, ũgagĩkora taũni nĩ kũndũ kwĩ busy makĩria

Ũyũ nĩ mũcĩi wa Nairobi taũni kũrĩa andũ maragĩthĩĩ cuguri ciao kana mũndũ aragĩthĩĩ mĩhang'o yake, na ngakĩona ona gũtĩrĩ mũndũ wina wĩra wa ũrĩa ũngĩ, tondũ mũndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩmũtwarĩte taũni-inĩ nĩ mihang'o yake, o ho nĩndĩrakĩona kanda kana mwanake ũkũĩte ndĩreciria hihi nĩ ta TV, agakĩmĩkua na trolley agĩtwarĩra customer a stage -inĩ na andũ taya nĩmakĩrĩhagia wĩra ta ũyũ rĩrĩa mũndũ agĩgũteithia gũkua mũrigo, na ũngĩgĩkorwo ũtarĩ mũcanũku mũno nĩmagĩkũiyaga ũngĩgikorwo ndũrakĩmũbwata, koguo nĩhendaga mũndũ, kana nĩhendaga ũkĩmũbwatĩrĩre wega kũrĩa aragĩthĩĩ na ũmũige hakuhĩ, ikinya hakuhĩ, nĩgetha ndagakĩure na mũrigo waku.

Ũyũ nĩ mũmera ũrĩa wĩtagwo rosemary na kamũmera gaka nĩ gakĩendetwo mũno rĩrĩa mũndũ arakĩruga cai. O ho nĩgakĩendetwo mũno kũruga aah andũ makĩruga mũcere, tondũ nĩgekĩraga cai ladha njega kana irio ladha njega, na o ho gũkĩrĩa angĩ makĩnyuaga nako maĩ, kana rĩrĩa ũkĩrwarĩte homa ũngĩtherũkia ũ steam nako aah nĩgakũhingũraga, kana nĩgatũmaga ona homa ĩgĩkorwo ĩgĩthiĩ thĩ kana ũkĩhona. O ho mũmera ũyũ wa rosemary nĩũkĩendetwo mũno, tondũ nĩgũkĩragwo nĩ ũninaga stress ũngĩkorwo wĩna mũrimũ wa stress, ũgĩkanyue maĩ mako, kana ũgĩkanungĩre nĩ gatũmaga mũndũ a relax hakiri ciake.

Maya nĩ matunda, marĩa, ma mĩtomeko na matunda maya nĩ magĩkũraga gĩcigo-inĩ gitũ. Na nĩmakĩendetwo mũno, tondũ nĩmakĩrĩ na ũteithio mũingĩ mũno thĩiniĩ wa mwĩrĩ rĩrĩa wakĩrĩa mwĩrĩ -inĩ waku. Na nĩngĩigua ũngĩkĩmenyera gũkĩrĩa itunda ta rĩrĩ, nĩrĩgĩtũmaga kĩrimũ mĩingĩ ta ya cancer, kana mĩrimũ mĩingĩ ta ya diabeties ĩgakorwo ĩkĩnyiha kana ndũngĩkĩnyitwo nĩ mĩrimũ teo, rĩrĩa ũrakĩrĩa matunda ta maya. No ũcio ti ndũmĩrĩri ya dagĩtarĩ no andũ makĩaragia no ng'ano cia andũ, no itunda rĩenyewe hĩndĩ ciothe o itunda mũthemba o wothe ũngĩkĩrĩa, mwĩrĩ nĩ ũhotaga gũkorwo wĩna immune njega.

Ũyũ, nĩ mũnene kana minista wa ũrigiti nĩ we minister of health na, nĩ agĩcereirwo nĩ ageni obiciinĩ yake, na nĩkũrakĩonekana hakĩrĩ na kĩndũ, amũnengĩre ta mbahasha ũguo. Ngeciria hihi nĩ marũa kana hihi nĩ certificate, nĩmaragĩkĩnerera magakĩhũra rũhĩ. Ngwĩciria, mũnene ũyũ wa ũrigiti, kana waũgima wa mwĩrĩ nĩwe wakĩmũnengere ah cheti kana certificate na ndĩrakĩona hihi ta makĩrĩ obiciinĩ ya mũnene ũyũ, na ngũgĩciria makĩrĩ mĩhang'oinĩ ya mbiacara.

Kũringana na mbica-inĩ ĩno kĩrĩa ndĩrona haha nĩ nduka ĩrĩa ĩkĩendagia nyama na nĩ ndĩrakĩona mwendia wa nyama na gũkĩrĩ na agũri onao mokĩte gũkĩgũra nyama. Rĩrĩa wakĩingira nduka -inĩ ta ĩno nĩũgĩthiaga ũgakĩra mwendia mũigana wa nyama ĩrĩa ũrakĩenda na nĩnyama ĩrĩkũ ũrakĩenda tondũ, nĩ gũgĩkoragwo na nyama ya ngũrũwe, ya mbũri, kana ya ng'ombe. Ona ya ngũkũ niĩ gĩkoragwo kuo no ĩkĩendagio mbucĩrĩinĩ ta ici. Wakiuga ũguo nĩ agĩgũtinangagĩria na agagĩkwohera agagĩthima, agagĩkwohera nawe ũgakĩrĩha nyama ĩo.

Kirĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndakĩona mbica teno, kana nduka teno, ĩgĩcoretwo thimũ, nĩ menyaga ĩno nĩ nduka ĩra kĩendio hihi thimũ kana ĩgĩthondekaga thimũ ona kana ĩkĩendagia spair cia thimũ tondũ maita maingĩ nduka ĩrĩa cigĩcoretwo thimũ nĩ ĩgĩkoragwo hihi cikĩndiru na maũndũ mothe mathimũ, ĩitha nĩ gũthondeka kana gũkĩendia indo iria thimũ igĩtũmagĩra nĩcio spair.

Ĩno nĩ kambuni ya Safaricom, na kambuni ya Safaricom nĩ ĩkĩheanaga motungata maingĩ, marĩa andũ a Kenya, kana bũrũri akenya magĩtũmĩraga. Na maũndũ maingĩ marĩa makĩ offer -ga nĩ ma kĩmbeca nĩmo financial services. Safaricom nĩ ĩkoragwo na M-pesa, oho nĩ ĩgĩkoragwo na riaini ĩrĩa andũ magĩtũmagĩra kũhũra nayo. Na nĩ ĩkĩri M-shwari kũrĩa mũndũ akĩigaga mbeca ũgagĩ save. No no ũgĩe na interest rĩrĩa wakĩiga mbeca kũu. Oho nĩ magĩkoragwo na Fuliza, ĩyo nĩ ĩrĩa ĩgĩgũkombithagia mbeca ũngĩgĩkorwo ũtarĩ na mbeca na nĩ ũrakĩenda gũkĩgũra kĩndũ. Nĩ ĩgũkombithagia mbeca ĩgagĩgũtinia rĩrĩa wagĩkĩra mbeca rĩngĩ M-pesa-inĩ cikĩrĩ na ka interest. Koguo nĩ ĩkoragwo na maũndũ maingĩ marĩa ĩgĩteithagĩrĩria andũ a Kenya kana arĩa atũmĩri kana customer ao.